Kikere boiyot en yu ak mazao che kakonyor en imbaret um mazao chu ko beatroot en english, so ki rahisi boiboinchin boiyot amu mazao che kakonyor en imbaret.